Eeh keeta tipat enkitushulakinoto oo nkaitubulu oo rkiek amu keyau empiasha sidai tiatua lelo oodol. Keitoki sii ayau enkijape sidai teniaku etubulutua lelo kiek, nitoki aaku keeta tipat amu ore oltungani oyieu rkiek naa kidim ake atudungo neyier endaa enye eyimu kulo kiek. Keitoko sii aku keeta mpukunot naapasha dupoto enye aah teniun oltarakwai neeta mpawoi nishetie enkaji ashu ninkararie enkang nintoki sii amirr nitum faida oo ropiyiani nintaas taa siake esiai ino. ore sii aitoki nkulie keidim aitayu nkuk noshi naaiji tiang netumoki oltungani ainoto enkirowuaj nemitoki ninye aiteseka tenkaraki maisha enye ee baadaye aisidai naleng enkitushulakinoto oo rkiek amu keas mbaa kumok oleng keyau enkijape sidai neitoropil enkang nemanu sekenge neitaman enkang aitaa..